ore pee ainyiototo naomon, naitobir edapash, ore pee aidip naik ilala, naituku nkonyek. ore pee aidip aitukuo nkonyek nalotu taata nanu, nayier shaai, nainok enkima nayier shai, nakwet nayau emukate tolduka, nainosie ena duoo shaai ai, ore pee aidip, naa tenaata enkiti daa eng'ole nanya, nainosie enaduo shai ai badala naitoki, alo ainyiang'u emukate, ore taaduo taata pee aidip naituku inkikompeni, naituku inkikompeni natookie shai, naiteru taa eramatere eina dama.

ore entoki nayawua ena naa elototo ejim naa keret iltung'anak metaa iltung'anak ooneneng', ore iltung'anak oonya edaa oleng' nesapuku nepuo aar ingoshuak toljim anap ilolon oroshi ,nenap isoitok oiroshi , nekuet, ore naa tengaraki ina neshet oltung'ani meetaa keeta biotisho sidai, ore siininye oltung'ani sas naakidim siininye ahomo.

keomon neosh intumoritin, neosh intumoritin ilarikoko aa ninche ake oopeny, neli neipang'a enkomono, naaji ata eyanata olosho, aa ore too nkanisani nepuo aitukuj iltung'ana neobiri neliki ororei le nkai, neliki ajoki peetum iltunganak atoomon, neomonoki lelo oonyamal loomoyiaa, nepuo nkangitie aabaiki iloo nyamal.

iyakikisha ajo ketii nkolong'i nikwet, tedekenya ashu teipa, amu ore ina toki naa kisho damunot, metaaa keneneng' naa kesidan, nincho sii eeku, taa oltungani ook enkare, anaake aok enkare oleng'.nirura sii tenkata naishaa, mintoki airura etaa kewarie oleng. irurayu tara, aa ore enkae ,talleno sii ldakitari too nkolong'i.

Keisidai teniata olkitarri lino loondamunot aayie ake openy laa ninye olino makeon amu ekiret ina ore naaji teniyata sirii ashu ntokitin akeyie niyieu niliki neme sii kila mtu iliki naa keeku oltung'ani, keeku ilo kitarri lino ake ilo aliki naa ninye ake oyiolo nyamalitin inonok metii likai. Ore sii enkae toki sidai ore enkata ninyamal ake hata ilakwa naa tiniwoshoki ele kitarri lino esimu nikiliki ajo kaanyamali iyata nikiliki enindim ataasa naa ninye sii oyiolo naa ekisum sii peemintoki aata enyamali oondamunot.

ore tenainyitoto naa kakwet oshi nanu tenadol ajo kaanyamal oltau, nakwet, nainyiotot nakwet, naa naidim naaji naas entoki pookin naba anaa enanyor, kaidim naaji nainyiototo naing'or e movie ,naomon, ashu alo kanisa. naa ore kulie tokitin naa kaisum ibukui oleng amu kanyor aisuma mbukui, nayakikisha ajo atooko enkare oleng, peyie eishu pressure, natumore iltunganak aliki enyamali naba anaa enaata.

Ahakikisha ajo airure ee tenabau naji te siai, tenahomo esiai ashu tenaata duo esiai naasita dama anaa ahakikisha ajo ainosa endaa mapema matejo naji ore saa nabo aidipa ainosa sapa .nairura aiteru sa ore sa are onusu atijinga endapash nairura peyie kainyototo enjekai ainyiototoki esiai sa tomon onusu. ajokahakisha ajo kila enkolong nairure sai nara isiet peyie maitoki aingor esimu ,nairagie esimu amu inakata naake atumoki airurayu.

kairura oshi nanu isaai naara isiet tenkewarie, ore sii enkolong nemeeta enaasita dama naa kairura, naaji, meeta esiai naasita dama nairura, saa nabo tenaidip taa, kainyitoto aara fresh idamunot, ee ore sii pee airura kaarie isaai isiet, kairura naaji saa isiet ashu saa are o nusu, nainyiototo saa tomon oobo, naiteru taa irkasin le dama ai ina saaa, naa ore inakata ainyiotot, kaning' ajo, kaaneneng' idamunot amu, airure esidai, nairure te nkata sidai.

eyawua asara sapuk amu, ore enkata natuuno iltunganak lekopikop, etuuno ilchampai neun idaikin. nelotu ee olameyu netoi idaikin ooltunganak. naa ore sii enkae ore iltunganak oshi, loogira aata nkishu ashu ntare, neya ntare olameyu tenkaraki ina siai, enkibelekenyata oloingange, aa entoii enkop, neishunye enkare, neeku meeta masaa inkujit naanya.

ekiyier oshi ee kenyorri aateyier inkwashen, neyierieki enkum. ashu eyieri ake nkwashen naapurupurana. nikinyor sii ainosa kabej, nemekosa siii aikata sii ninye, ore nkiri te murua ang naa entoki naji lasima. lasima pee enyae nkiri, neoki osarge, nenyae munono, neoki motorik, amu kisidain tebata ooltunganak, naa lasima sii pee etii ormushele, lasima pee etii sii ninche nchapatini amu ninche inosieki nkiri, ntokitin naijo nena.

kayakikisha ajo ore isaitin aainei pookin, ore esiai pookin naiterua, naa kaas toltau obo, naa naas sii tenkariyiano, naa nayakikisha sii nchere ore pee aiteru esiai matejo naaji kaata, esiai naasita, tenaa kemukunta naaji aunito, nayakiksha ajo atoosho, budge ang'as, ajo kebaa iropiyiani, kebaa iltung'ana laasishore enaa kaidim ataasa openy, naas naaji ina siai ai aikunaa nejia, nayakikisha ataasa esiai nabo naidip, ore peee aidip naiteru enake, naikunaa nejia.

ore apa oltungani oitera iltaai loorngatnyo naa keji Richard Turere. naa ore kulo taai loorngatunyo naa kisaidia iltunganak oleng laa irparakuo lotii nkangitie amu meetae naa ositima .ore temeetae ositi ore kulo taai naa enkolong ake intoij ,intoij enkolong amu keeta osola te shumata .ore ilo sola teniik dama tenkolong nejing enkima ore pebau enkaarie ninok .keeta ake ewueji ninokie kulo taai le kulo taai lorrngatunyo niik ake tewueji oonkishu peyie menya nkishu irngatunyo

kitegemea ajo kaa anisa itii, ore nkanisani e dominion, naa keji bishop. ore nkanisani e Presbyterian anaa noo pomc, pcea. ore orpastai saapuk naa kipoti aajo moderator, ore te kanisa naaji naaa keji keetae olpastai, neetae mama kanisa, ore too kulie anisani naa keetae orbishop, neetae orkiti le bishop.

kiata pastor kayiaa erany osinkolio oji misissi engai ,nikiata susan moirana erany osingolio oji ketii yesu enkomom olarabal, nikiata oltungani oji leshao leshao orany osingolio oji nosim ai, nikiata oltungani oji sanino bless orany osinglio oji keshukunye yesu, nikiata oltung'ani oji susan matura orany osingolio oji ilomon supati.

ore ena naa enkadi ee NSSF naa ore oshi enatoki naa kitumia iltung'anak te sipitali ee naa ore ena toki naa tenilo sipitali oltung'ani niata ake NSSF ino neekisaidia naaji mintoki alal sipitali teniata ena card ake inchooyo aitoduaya tesipitali nikilaaki iropiyiani inonok e sipitali nemikintokini aipotunyie iropiyiani.

kishaa nishori ilarikok enkitoo te kanisa amu iltunganak oshi ooas esiai spuk oleng, keomonoki iltunganak oo moyiaa, nepuo aabaiki iloo nyamal, naa keobiri sii te kanisa neliki iltung'anak ororei lenkai. ore eetae imashshini nepuuo arikoo, neibatisa sii iltunganak, nesotu sadaka.

Kisidai tinipik ormaram aa orbarabara teniyieu nintobir orbarabara pemitoki ngarin aonyori

Kajoki kainyangu inkilani, aa olbail pee maamirakini tebei nagol. Najoki kagira aya inkilani enelakwa nara sii nanu embiasharai anaa intae, neaku kayieu inkilani kumok tebei nalelek peyie alo sii nanu amiraki iltunganak peyie anya faida anaa enanoto.